Niĩ no ndũte ũndũ kũrĩma mĩciri. Wa mbere nĩ tũgathiĩ tũgetha tĩri ũrĩa mũnoru. Twetha tĩri ũrĩa mũnoru tũgacoka kĩragethwo koguo niĩ nonyonie mũndũ kũruta ũndũ ũyũ tondũ ũndũ ũyũ nĩ wĩkagũo mũno nĩ ũthiaga ũgakora nĩ ũrekwo kũrĩa kwĩna thumu na maũndũ mangĩ koguo kũrĩma mĩciri nĩ kwega mũno na ũndũ ũyũ ũkoragwo wĩ mwega mũno rũrĩrĩ-inĩ rwitũ.

Ĩ niĩ no ndarĩrie marĩa ngereire ngĩhũthĩra kĩndũ gĩkĩ, wambele nĩ ndĩrona ici ndĩ ndare iria ihandagwo mũgũnda na ũgacigetha ũgatũĩka na ũhoro wa gũcirĩa na gũthondeka jũici . Ndare ici ũgĩcihanda mũndũ nĩ ageragĩra maingĩ mũno to nĩ ũthiaga ũgakora ndare ĩyo ĩgĩkũra nĩ ĩrenda maĩ nĩ ũkoraga ndare ĩyo ĩgĩkũra nĩ ĩrenda thũmũ nĩ ĩrenda kũrorwo wega na ĩrĩmĩrwo nĩgetha yakũra ĩgakorwo ĩ ndare thaka na ĩ ndare ya kwendeka ndare ĩyo no ũthiĩ ũmĩendie thoko no ũhande ciakũ ũrĩage kũogũo nĩ ndare ĩyo nĩ ĩkoragwo ĩ njega mũno na nĩ ndĩmĩendete mũno.

Kĩrĩa kĩroka hakĩrĩ inĩ ciakwa kana kĩrĩa ndĩreciria ndona ũndũ ũyũ nĩndĩreciria ũhoro wa ũrĩmi wa mbembe tondũ ndarora mbica ĩno ndĩrona icĩ nĩ mbembe iria nĩ ngũrũ cĩgakinya kĩwango nginya gĩa kũgethwo, tũrona mbembe ici nĩ nĩ ngũrũ biũ na citĩgĩtie o kũgethwo. Mbembe ĩno ndorora ũgũo nĩ ndĩrona mbembe ĩno nĩ ĩgereire maũndũ maingĩ mũno tondũ nĩ ĩhandagwo ĩgakĩnya kĩwango gĩa kũmĩrora wega , ĩgaĩtĩrĩrio maĩ, ĩkarĩmĩrwo ngĩnya ĩgakinya haũ ĩkinyĩte no nĩ ũrona no ĩgethwo kũogwo ndarora nĩ ndĩrona maũndũ maingĩ na nĩ ndĩreciria ũrĩa mbembe ĩyo ĩrĩmagwo ũrĩa ĩgethagwo nĩ ũthiaga ũgakora kũngĩ igethagwo na macini kũngĩ ũgakora ĩrĩmagĩrwo na macini kũngĩ ũgakora nginya kũhanda mahandaga na macini kũngĩ kũrĩma kĩharĩria mĩgũnda yao ũgakora maraharĩria na macini kũogũo ndona mbembe ĩno nĩ ndĩreciria maũndũ maingĩ mũno.

Twarora haha nĩ tũrona ũyũ nĩ mũndũ kana ĩno nĩ mbembe cia kũhĩhia nĩ mbembe ĩrĩa ĩtũagwo, ĩgathiĩ ĩkahĩhio ingĩheana karũgano gakoniĩ ũndũ ũyũ nĩ tondũ tene hĩndĩ ĩrĩa ndarĩ gĩcagi, cũcũ nĩatũtũmaga mũgũnda tũkaũne mbembe, twaũna mbembe tũgoka tũkerwo ĩmwenĩ cĩakũhĩhia tũgathandũra ĩmwe irĩa ciarega gũthandũka nĩ cio tweragwo, oya thiĩ mũkahĩhie tũgathiĩ tũkahĩhia kwoguo ũndũ ũyũ nĩ twekaga mũno tondũ nĩ wathiaga ũgakora wahĩhia mbembe ĩmwe ĩgĩrĩ thatũ inya ithano ũkarĩa ũgakoma ,na rũciũ wokĩra nĩ ũgũthiĩ cũkũrũ kwoguo ũndũ ũyũ nĩ wĩkagwo mũno nginya thikũ ici nĩ ũthĩaga ũgakora mũndũ nĩ oũna mbembe ĩthatũ inya akahĩhia ahĩhia arĩa ũkona nĩ ahũna nginya ndarenda nginya kũrĩa irio ingĩ kwoguo ũyũ nĩ ũndũ ũmwe mwega mũno.

Nĩ harĩ bata mũno gwĩka ũndũ ũyũ nĩ tondũ, nĩtũrona haha ici nĩ ng'ombe cia iriia iriia mũrĩmi a ĩgĩte gwake na ĩtĩagaga gĩa kũrĩa ũgakora ng'ombe ici nĩ acikamaga iriia , iriia rĩrĩa nĩ agũthiĩ ngĩnya endie ũgũo ũgakora gwĩka ũndũ ũyũ gwĩ bata mũno tondũ nĩ he andũ mekaga ũgũo makona irIia rĩao rĩa kũnyũa he andũ mekaga ũgũo angĩ nĩ ũndũ wa biacara ũgakora mũndũ ũcio nĩ ara thondeka mbeca nyingĩ mũno endia iriia rĩũ rĩake kũma kwĩ ng'ombe icio aigĩte ũgakora ũngĩ aigĩte cia nyama agathiĩ akaiga ng'ombe cia kinya kĩwangĩ kĩngĩ kĩa ngómbe cigatwarwo cigathĩnjwo cikendio ta nyama , ũndũ ũyũ ũrĩ kĩgũni kũrĩ mũndũ o wothe ũrĩa wĩkaga ũndũ ũyũ nĩ ũthiaga ũgakora o korwo nĩ iriia, nyama, thumu kira kĩndũ kĩrĩa ũrabatara nĩkĩbenebitaga mũno kũrĩ mũrĩmi wa ng'ombe .

Ndarora ũguo ndĩrona aya nĩ atumia, marĩte, bara nĩgetha, mendie indo ciao, iria nĩtũrona nĩmarendia, gĩtũngũrũ marendia makorobia, marendia, hoho, marendia, macungwa, marendia, indo nyingĩ iria ũguo, ciĩ haha mbica-inĩ, ũndũ ũngĩ wa kũngenia nĩatĩ ũguo maikarĩte, rĩu ũngiuga nĩgũthiĩ ũgũre, ũgũthiĩ harĩa ũrona, harĩa kĩndũ kĩragũkenia, okorwo ũkwendaga, tarĩu ta gĩtũngũrũ, úgathiĩ ũkona nĩ gĩtũngũrũ kĩrĩkũ gĩthaka, ũgethurĩra we mwene harĩa ũrenda na nũ ũkũgũrĩra, koguo ũgakorwo, nĩ, we ũratua matua magũthiĩ he mũndũ ũrĩa ũragũkenia, na ũkamũgũrĩra kĩndũ kĩrĩa we ũrenda, koguo ũndũ aya ũ nĩ mwe, ũndũ ũyũ nĩ mwega mũno, ũthiaga ũgakora nĩũrekwo mataũni-inĩ, harĩa, harĩa atumia maraga, makendia matunda, na matunda maya makoragwo mema mena cama mũno tondũ, makoo me marĩa matwĩtwo kuma gĩtina-inĩ kĩa mũtĩ, marĩ na cama mũingĩ mũno.

Niĩ no ndũte mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ gĩtũmi nĩ ndĩũ wi gwĩka ũndũ ũyũ ndwikagwo o ũgũo wambere no nginya ũkorwo na gĩcingi kĩa kĩũ tũrona ekĩrĩte indo ici aracũnga gũthoneka gĩcũngi kĩũ no nginyagia ũkorwo ũĩ nĩ atĩa ũrathondeka tondũ ũtarĩ na gĩcũngi gũtĩrĩ kĩndũ ona kĩ ũngĩcũnga . Tũrona haha oete mbao akahũrĩra mĩcũmari agacoka agekĩra gĩcũngi na thĩ, kũogũo niĩ ĩngĩenda kũrũta mũndũ ũndũ ũyũ no ndĩmwĩre athiĩ oke na mbao tũcitinie wega twacitinia wega tũcoke twĩkĩre mĩcũmarĩ na twĩkĩre nginya gĩcũngi wega ũndũ tũgĩkĩre nginya ũndũ ũrĩa mũndũ no anyite mwena ũrĩa ũngĩ no anyite mwena ũyũ njoke ndĩmwũonie ũrĩa mũndũ acũngaga rĩũ o korwo nĩ mũcere ũrenda gũcũnga o korwo ũrenda gũcũnga mbembe ũkĩenda kũhũha mbembe o korwo nĩ mũthanga ũracũnga mũthanga ndĩ mwũonĩe ũrĩa mũndũ acũngaga mũthanga tũĩkare nake ndĩmũonĩe ũrĩa gĩcũngĩ kĩinagio na tũcũnge tũmĩthanga tũigana ona ũgũo nĩ gũo niĩ ĩngĩrũta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ.

Wambere ndarora ũgũo nĩ ndĩrona hena mũndũ ũrĩa nĩ MP na hena ng'ombe no niĩ kĩrĩa ingĩtambũra mũno nondambũre ng'ombe tondũ ng'ombe nĩĩkũheaga iria na ng'ombe na rĩũ Oscar Sudi gũtĩrĩ kĩndũ angĩkũhe na gũtĩrĩ ũndũ angĩgũteĩthĩa na warora haha wona hena ng'ombe hena ng'ombe ta hena ng'ombe ici ithano ithathatũ ũgũo cihana ũgũo ũraciona ng'ombe icio no cikũhe iria rĩrĩa no rĩtũme we wĩrũgamĩrĩre we mwene ũgakora o mũthenya wakũ wendia iria rĩakũ okorwo nĩ ng'ombe cia nyama ũgacirera wega ũgatwara mbũcĩrĩ ũkona mbeca ũgũo ng'ombe no cigũteithie mũno na ũyũ MP ta Sudi may be boardguard yake ũgũo nĩ ĩ kĩrĩa ingĩtambũra haha nĩ ng'ombe aya atongoria tĩga nao.

ĩ niĩ no ndĩrikane ria mbele ndekire ũndũ ũyũ twagethe mbembe Nakuru harĩa nĩ tũrĩ cũcũ wĩho ũrĩmaga mbembe ĩka inya nĩ atwĩtire tũthiĩ tũkamũgethithie mbembe icio, eh twathiĩ kũgetha mbembe twa twabangaga mũndũ anyitaga laini yakembembe ũkĩigaga thĩ ũgĩcokanagĩrĩria handũ hamwe ũtekũna mabebe kana ũ tekũmũnya ibebe ũkagetha ũkĩigaga thĩ nĩ twacokore tũgĩcokerera o harĩa ũgũthiaga ũkĩgethaga mbembe ũgoka rĩũ ũkĩ rogotaga mbembe ĩyo ũkĩmĩkĩraga ikũnia ogoka ũkĩrogotaga ũgĩkĩraga ikũnia na ũgũo nĩ gũo twagethire mbembe no rĩũ mbembe icio ĩrĩa nĩ mathiũrũrũkaga ũkariha okorwo nĩ magana matano ũkaũmĩrĩrio ũkaĩgĩrwo mũciĩ na ũgũo nĩ gũo ingĩririkanaga maũndũ marĩa ndagereĩre hĩndĩiria ndekaga ũndũ ũyũ kũu gwa cũcũ witũ.

Niĩ no ndirĩkane rĩta rĩa mbere ndekire ũndũ ũyũ, kwarĩ mwaka inĩ wa ngĩrĩ igĩrĩ na ikũmi kũrĩa nĩ twathiĩre gwa cũcũ wĩtũ na cũcũ wĩtũ atwĩtĩte nĩgetha tũthiĩ tũka mũgethithie mbembe iria ahandĩte mwaka ũcio kũrĩa kuũ gwa cũcũ wĩtũ marĩmaga mbembe na kĩmera harĩa nĩ ũthĩaga ũgakora nĩ ahanda mũgũnda mũnene makanda mbembe mahanda mbembe makĩgethanĩ ũkoragwo wĩ wĩra mũnene mũno kũogũo nĩ metaga andũ maka mateĩthia kũgetha mbembe icio , maũndũ marĩa twagereire tũkĩgetha mbembe icio mũndũ nĩ anyitaga laini ũgathiĩ ũgethete mbembe yakũ ũkĩĩgaga thĩ ũkamĩcokanĩrĩria ũgacoka mwarĩkia ũgacoka laini harĩa mũgereire ũgathiĩ ũkĩrogotaga mbembe ĩyo ũkĩmĩkĩraga ĩkũnia mũgekĩra makũnia mothe mũkarĩkia mĩgacoka mũgacioya mũgacicokanĩrĩria handũ hamwe mũgeterera kĩrori gĩũke nĩ getha gĩkũe na kĩmũinũkĩrie. kuma mũgũnda. koguo nĩ maũndũ marĩa twagereire rĩrĩa twagethithagia cucu mbembe kũu kwao

Otoguo tũrona haha, mayha nĩ mana ma njũkĩ, na, ũkĩrĩa mana maya ma njũkĩ, nĩhathiaga ũgakorana na njũkĩ, ĩ thĩ-inĩ na, ũngĩthaka njũkĩ ĩyo noĩkũrathe ũngĩ ũngĩkorwo ũkĩrĩa ũkĩ ũcio na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire, ũngĩrĩa na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire, ũthiaga ũgakorana na njũkĩ ĩkwĩhithĩte thĩ-inĩ wa ũkĩ, na kĩrĩa ũkoraga, no ĩkũrathe rũrĩmĩ, no ĩkũrathe iromo, tondũ nĩwona nĩ kũrĩa ũkũrĩaga, koguo warathwo nĩ mũndũ nĩaimbaga ũkaimba, ũgathiĩ thibitarĩ, he kamũigua gakoragwo, ya yakũratha he kamũigua gatigaraga hau, nĩko nĩko gatũmaga wũimbe gako ge thumu, ũngĩaga gũkaruta ũthiaga nambere na kũimba, nawa karuta, germs icio cigathira, na wũimbu wũimbo ũcio ũgathira ũgacoka thĩ, ũguo, macio nĩ maũndũ marĩa mũndũ ageragĩra ũkĩrĩa ũkĩ, na mũndũ nĩendagwo agakorwo, e makini mũno akĩrora, kana akĩrĩa ũkĩ.

Ndarora haha nĩ ndĩrona nĩ handũ mũndũ arendia indo cia kũrĩa ,matũnda aigĩte gakĩbanda nĩ ũrona nĩ arendia mboga, akendia marigũ, akendia nyanya , akendia makorobia hena namo matarĩ merũ mangĩ nĩ merũ akendia maembe, akendia thũkũma na ũndũ ũyũ nĩ mwega mũno na kĩrĩa ingitambũra mũno ũndũ ũkoraga makĩendia indo icĩ ciothe rĩmwe ũkĩrũga tĩ ciothe ũbataraga ũgũraga kĩrĩa ũrabatara okorwo ũrenda gĩtũngũrũ na nyanya ũgakora nĩcio mũno mũno mũndũ arũgaga na cio irio ũgakora no ndambũre mũno nyanya na gĩtũngũrũ tondũ icio nĩcio o mũndũ kĩrĩa gĩothe arenda kũrũga okorwo nĩ mũcere, okorwo nĩ gĩtheri, o korwo nĩ mboga, okorwo nĩ warũ ũrenda kũrũga icio no nginya wĩkĩre nyanya kana gĩtũngũrũ , njoke ndambũre marigũ marigũ namo nĩ mendagio mũno ũgakora nĩmo arendia mũno haha hake kũogũo namo no ndimatambũre na mebata mũno na mecama na mebata mũno.

Ũrĩmi wa matunda maya metagwo passion nĩmwega mũno na he maũndũ ubataraga okorwo nĩurenda kũrĩma matunda maya ma passion. Wambere nĩ ubataraga ũgĩ wakũmenya nĩkĩĩ itunda rĩu rĩrenda kana ũria itunda rĩu rĩtambithagio, ũkoraga passion nĩgũtambithio ĩtambithagio nĩ itunda rĩrĩa rĩkũraga nonginya rĩnitĩrĩre rĩrĩarĩngĩ rĩndipedaga na rĩrĩa rĩngĩ na ũgakora nĩrĩatherema mũno na rĩgakorwo rĩna matunda maingĩ. Ũngĩaga kũrĩtambithia ũguo, rĩkome thĩĩ ũthiaga ũgakora nĩrĩathũka na rĩgabutha kuogwo mundũ nĩabataraga ũmenyo wa kũmenya ũria rĩtambithagio na rĩtikũraga thĩ. Rĩataba igũrũ rĩona rioa ũgwo nĩgwi rĩgĩaga na ũhoro wa kũruta matunda mega, matunda mena cama maũndũ tamacio. Kuogwo mũndũ nĩabataragwo amenye ũrĩa itunda rĩu rĩrenda nĩkĩ rĩrenda okorwo nĩrĩagũitirĩria maĩ okorwo nĩrĩa kũhe thumu ũkahe thumu tũmaũndũ ta tũu

Niĩ no ngũganĩre karũgano gakoniĩ kwenda kũmena ũndũ ũyũ nĩ tondũ niĩ hakwa kahũa ndĩkendete, gĩtũmĩ nĩ ũthĩaga ũgakora ndũngĩringithania kahũa na macani macani nĩ mega gũkĩra kahũa tondũ, kahũa rĩmwe nĩ ũthĩaga ũgakora thoko yako nĩ yagwa mũno kana ũgathiĩ ũgakora arĩmi nĩ mahĩnyĩrĩrio mũno ũgakora nĩma thoko ĩ igũrũ no andũ arĩa maragũrĩra arĩmi kahũa gaka maramagũrĩra na beĩ ya thĩ mũno, ũgakora mũrĩmi nĩ aratũta wĩra mũingĩ mũno gũkĩra nginya mbeca irĩa arona akarũta wĩra mũingĩ no tũbeca arona tũnini na gũtwara kahũa gaka gũgathondeka nĩgetha gatwĩke nĩgakwendio nĩ gakoragwo na process nene mũno kũogũo niĩ hakwa ĩngĩũrio niĩ hakwa kahũa tĩkega na ndĩgatambũrĩte mũno niĩ ndikendete.

Ũndũ ũyũ nĩ ũcenjetie mũno gĩcigo-inĩ gĩakwa na mahinda tondũ nĩ ũthiaga ũgakora tene andũ bunda, bunda ciakuaga ta ũũ tũrona haha mbica-inĩ ĩno, no rĩu ũkoraga handũ hakinyire andũ makĩona bunda nĩ ĩranoga mũno kana bunda ĩyo nĩ ĩrakua kamũrigo kanini mũno, andũ magĩthondekera bunda ĩyo mũgogoteni ũrĩa mohagĩrĩria bunda ĩyo hau thutha na bunda ĩkagucia mũgogoteni ũcio. Kwoguo hena improvemnt kuuma hĩndĩ ĩyo ya tene na rĩu, tondũ nĩ ũkoraga tene gũtiarĩ na bunda yarĩ na mũgogoteni, no ici cia rĩu cia thikũ ici ũrakora o bunda ĩna mũgogoteni, ũgakora he mũndũ ũkuaga nayo mbiacara, ũgakoraga arutaga nayo mbiacara, ũgakora akuaga nayo maaĩ akendia, ũngĩ ũgakora akuaga nayo tũmĩrigo, ũngĩ ugakora athamithagia andũ kuuma nyũmba, kuuma haha akamatwara harĩa. Rĩu ũgakora bunda ĩyo nĩ ĩraruta wĩra mũingĩ mũno. Na tene bunda ĩyo tene ndũngĩathire ũkore hena bunda ĩna mũgogoteni ĩndĩ cĩakuaga ũũ tũrona haha.

Ici ciĩtagwo mbirigori icio nĩ cihandagwo mũgũnda, cĩhandagwo ta nyeni tĩ gũthondekwo ĩthondekagwo ihandagwo ta nyeni iria nĩ ũthiaga ũga ũkarũta cia natharĩ irĩa ũhandite natharĩ inĩ ũka ũga ũkoya ta bĩbũte ũkamũnya ta bĩbũte ũkaĩga nĩ cio ũrenda kũhanda handũ cikũre ci nenehe, ingĩ nĩ ũthiaga ũgakora cihandagwo ta mbembe ũgaikia tũbegũ ũkenja irima ũgaikia tũbegũ, mbirigori ĩyo ĩgakũra ĩgakũra ta mbembe no ĩyo ndĩgũkũra ĩraihe ta mbembe ĩgũkũra ĩ ta mboga ũgatũa kĩ nyamũ kĩũ ũrona kĩhaũ thĩinĩ haũ gatagatĩ ,kĩũ nĩ kĩo gĩkeragwio gĩkarĩo ta nyenĩ kana mboga ũgũo mbirigori tũgũthondekwo ĩthondekagwo mbirigori nĩ kũhandwo ĩhandagwo mũgũnda ĩgakũra .

Kĩrĩa gĩũkaga meciria inĩ makwa rĩrĩa ndona ũũ nĩ ndũka, kana kiosk kana handũ ha kwendia cereals ndengũ, mũcere, njahĩ, mboco indo ta icio kũogũo haha ta ũũ tũrona haha maya nĩ marigũ marĩa nĩ ũkoraga nĩ marendio kiosk inĩ no mũno mũndũ ũrenda kwendia marigũ kũogũo mwene nĩ arendia nĩarendia na ĩtũngũrũ akendia marigũ mangĩ ma kũrũga matarĩ makũrinda na haũ hangĩ akendia ĩtũngũrũ haũ hangĩ aigĩte nyeni ũgakora kana ndũka ĩyo yake nĩ ya nene ha kũringana na ũrĩa mũndũ eciragia to nĩ arendia tũindo tũingĩ tũrĩa mũndũ abataraga akagĩa na customer aingĩ mũno ũgakora nĩ arathondeka mbeca ciake njega cia o mũthenya .

Ĩ niĩ no ndarĩrie nĩkĩĩ nĩrathiĩ na mbele haha tondũ nĩ ndĩrona ũyũ nĩ mũndũ ũrendia indo cia kũrũga na cio nĩtũrona nĩarendia njahi, nĩarendia ndengũ, nĩarendia mbembe, nĩarendia mboco, nĩarendia mũcere arendia indo ciothe nginya nĩtũrona nĩarendia nginya cia gũthĩo ũgakora hena cio ciendagio ta ciagũthĩo cia kũrũga ũcũrũ ta mũtũ ra ũcũrũ ũgũo , ũgũo ndarora ũgũo nĩ ndĩrona ĩno nĩ ndũka ya cereals mũtũmia ũyũ nĩ endagia mũno ũgakora ĩ athondeka mbeca ciake njega, gĩtũmikĩa indo ici ciendio mũno ni tondũ andũ nĩ ciendaga mũno kana andũ nĩ mathĩga ũgakora andũ nĩmaracirĩa mũno indo ta njahĩ nĩ kũrĩ kĩmera kĩa gũkũria ĩndo ta mboco ũgakora mũndũ tarĩ akoragwo aũgĩte ekũrĩa mboco o wiki o wiki ũgakora nĩ arendia mboco na arenderia arĩa maracibatara no ũgakora ũndũ ũcio nĩ mwega mũno na agathondeka mbeca ciake ĩrĩa egũthiĩ kũgũra kĩndũ kĩngĩ.

ĩĩ niĩ nondarĩrie kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha, gĩtũmi, nĩndĩrona ũyũ nĩ mũtumia, na nĩabangĩte indo ici ciake nĩcio, njahĩ, mboco, mbembe, mĩciri, ciothe, nĩcio abangĩte haha, nĩgetha enderie customer. Tũrona, ena tũkebe twa, tako ta ka, kiro ĩmwe, ka nuthu, ga kiro igĩrĩ, tũrĩa nĩcio atahagĩtia mũndũ, akamũthimĩra, akorwo ũrenda cia kiro ithatũ, agagũtahĩkria tũtatũ twa kiro ĩmwe na ũkagĩa na ũhoro wa kũgũra hau, nokagĩa na ũhoro wa kũiganĩra, cereals nĩ irio cirĩagwo mũno nĩ andũ, ũgakora, andũ nĩ maciendete mũno, tondũ ciendaga kũrĩanĩrio na kĩndũ ta cabaci, ngima, ũguo, ũndũ ũyũ nĩ mwega mũno, na, mũtumia ũyũ nĩathondekaga mbeca njega mũno agĩka ũndũ ũyũ areka haha.

Ũyũ nĩ mũcere na gĩtheri, kana mboco na nĩ ndĩrona ciĩ na nyanya rĩũ icĩ no harĩrie na njĩra ĩmwe hũthũ mũno wambele nĩ kwamba gũtherũkĩa mũcere harĩa woyaga thabũria ũkaĩgĩrĩra riko ũgakia mwaki ũgacoka ũgekĩra maĩ wekĩra maĩ macio ũgakũnĩka ũgekĩra tũgũta tũnini ũgekĩra cũmbĩ igũrũ gacũmbĩ o kanini tũ ka gũcamĩra haraihũ ũgekĩra mũcere ũgakũnĩka ũgeterera mũcere ũcio ũtherũke ũhwe maĩ o korwo wĩ tayari mũcere . Ũkpoya thabũria ĩngĩ woya thabũrĩa ĩngĩ ũkaĩgĩrĩra riko ũgakaranga gĩtũngũrĩ gĩakũ wega ũgekĩra magũta ũgekĩra gĩtũngũrũ ũkaũrũga ũgeterera gĩtũngũrũ kĩhĩe wega tũnyanya twakũ ũgekĩra igũrũ ũkaũrũga ũgeterera nyanya ihĩe wega ũgacoka ũkoya okoya okorwo nĩ mboco kana gĩtheri ũgaĩtĩrĩra ũkaũrũga wega ũkarora kana ciĩna cũmbĩ o korwo ĩtĩrĩ na cũmbĩ ũgekĩra cũmbĩ okorwo nĩ wenda gũĩkĩra ndania ũgekĩra ndania okorwo nĩ ũrenda gũĩkĩra hoho ũgekĩra hoho na ũgakũnĩka wakũnĩka ũgeterera itherũke ndagĩka ta ĩthano cia thiĩ mũno ndagĩka ta ithano cia thiĩ mũno ũgacoka ũkarũta warũta ũgacoka ũka.

Ndarora ũguo nĩndĩrona ũyũ nĩ ũrĩmi wa cotton na ũrĩmi ũyũ ũkoragwo wĩ mwega mũno wa cotton. cotton nĩ ũthiaga ũgakora nĩyarĩmwo nĩ ya teithia mũrĩmi mũno na njĩra nyingĩ mũno, tondũ nĩ yendagio kambuni-inĩ iria nĩ cithondakaga nguo nacio, ũthiaga ũgakora nguo nĩ cithondekagwo na cotton, ũthiaga ũgakora cotton nĩyatuĩka ya gũthondeka indo njega iria nĩ citeithagia mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa koguo cotton nĩ njega mũno.

Kĩrĩa gĩũkaga mecĩiriainĩ makwa rĩrĩa ndona ũũ, nĩ ũhoro wĩgiĩ njanjo kana kũheana kwa mahiũ kana nĩ ũthiaga ũgakora rĩrĩa mbũrĩ ta ici ĩratwarwo gĩthĩnjĩro cĩhĩngagĩrwo kũndũ ta gũkũ ciĩ nyingĩ kũogũo ndarora ũgũo mbica ĩno nĩ ndĩrona kwĩna mũndũ maingĩ mũno na ici no ũkore nĩ ng'ombe ciraheanwo nĩ thirikari tondũ ndarora mbĩca inĩ ĩno nĩ ndĩrona ta kwĩna mũcemanio ũrĩa no ũkore nĩ anene a thirikari macemanĩtie nĩgetha maheane ng'ombe ici kũrĩ kũrĩ aikaria a gũkũ, ũgathiĩ ũgakora nĩ hĩndĩ mararũgũria njanjo ya kũhe ng'ondũ kana kũhe mbũri ta icĩ rĩũ o nĩmacokanagĩrĩria othe nĩgetha cĩkahũrĩrwo njanjo ĩyo haũ.

Niĩ no ndũte mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ na kũmwĩra athiĩ ethe mbeca tũthiĩ ndĩmũonĩe harĩa ekũgũra tũcũi nĩgetha oke ndĩmwonie ũrĩa mbĩca inĩ ĩno tũtũ nĩ tũcũi tũrĩa mũndũ may be twagũrĩtwo twĩ tũnini na mũrĩmĩ nĩ arageria gũkũtũkũria nĩ getha tũmũhe matũmbĩ na ũgakora nyingĩ nĩ cia kĩenyenji ũgakora ingĩ nĩ cia nyama kũogũo no icĩ cihana tari cia matũmbĩ mũrĩmi nĩ arageria gũkũria ciĩciothe hamwe na nĩgetha nĩgetha cĩ maintain rũgarĩ ũcio na cikũre na ĩtegũkua to nĩũthiaga ũgakora tũcuĩ mũno nĩ twakũa hĩndĩ ĩrĩa tũrahũrwo gũkomanĩra kũogũo nĩtũrĩ maũndũ mathĩna maĩngĩ mũno tũcuĩ tũkĩrerwo twĩ kĩwangĩ gĩkĩ nĩtũkũwangaga mũno kũogũo ũngĩaga gũkorwo wĩ makini nĩũkoraga nĩwaga tũcui ta nũthũ ya tũrĩa ũma natũo kana twĩrĩ kana tũna kana tũtano.

ĩĩ niĩ no ndarĩrie nĩkĩĩ kĩrathiĩ na mbere haha nĩ ndĩrona ũyũ nĩ mũgũnda mũrĩme nĩ ndĩrona ũrĩmĩtwo na karagita ,tondũ ndĩngĩkorwo nĩ mũndũ kana andũ matingĩkorwo nĩo marĩmite tondũ nĩtũrona nginya mitaro ĩ mĩteme kwoguo, nĩ tũrona ũyũ nĩ mũgũnda niĩ hakwa nĩ ndĩrona ũyũ nĩ mũgũnda mũrĩme na karagita no ũkorwo mũene mũgũnda ũyũ aharĩirie ũũ etereire mahanda makinye ,ũgakora aharĩria mũgũnda wake ũgakora nĩ hakinyaga hingo nĩ abatiĩ kũhanda tondũ nĩ arakoretwo agetha ũguo etereire may be mbura yure nĩgetha ahande mbegũ ciake acihe kahinda mbegũ ciake ikũre ciaũmĩra acirĩmĩre acirĩmĩra cikorwo ci ĩ nene aci acihe thũmũ acoke cianeneha acigethe.

Ũndũ ũyũ nĩ ũrĩ bata mũno rũrĩrĩ inĩ rwakwa nĩ tondũ gĩtũmĩ ũndũ ũyũ nĩ ũcokanagĩrĩria andũ a rũrĩrĩ rwakwa hĩndĩ ĩrĩa marehe okorwo nĩ ta mbũri ici macitwara o korwo nĩta njanjo cio the nĩ macokanagĩrĩra hamwe na makanyĩtanĩra magacanja na magatheca mbũri ciao me kĩndũ kĩmwe. Kũogũo ũndũ ũyũ nĩ mwega mũno na nĩ ũteĩthagĩrĩria mũno rũrĩrĩ inĩ rwĩtũ andũ gũcokanĩrĩra , ũndũ ũyũ nĩ mwega tondũ andũ nĩ ũthiaga ũgakora andũ maragũrana na mahiũ ũgakora ta rĩũ ta mũgĩkũyũ mũirĩtũ angĩthiĩ ahike kũndũ kũu ahika andũ nĩmatwaraga mbũri kũrĩa mũtũmĩa kana kũrĩa mũirĩtũ aũmĩte ũgakora andũ mararacanĩria na mahiũ mbũri ng'ombe kũogwo mũrĩmi wa mbũri kana ng'ondũ kana ng'ombe ũkoragwo wĩ mwega mũno na nĩ ũteithagĩrĩria handũ ha nene mũno rũrĩrĩ inĩ rwitũ.

Niĩ no ndarĩrie nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere haha gĩtũmĩ nĩ ndĩrona maya nĩ matũmbĩ ma kĩenyenji, maya ti ma mbũroira maya nĩ makĩenyenji, matũmbĩ maya no ũkore mareketio nĩ ngũkũ cigĩtwo nĩ mũrĩmi ũrĩa tokorwo akĩte kiugũ, kiugũ, kaugũ we o kanini harĩa akaiga ngũkũ ciake ta twendi haũ cika mũrekagĩrĩria cikamũrekagĩria matũmbĩ o mũthenya o mũthenya, ũguo agacoka akarogota agekĩra ndoo-inĩ ta ũguo tũrona maya me ndoo-inĩ, koguo itũmbĩ rĩkiũga nĩ rĩrekio nĩkũringanaga nĩ ngũkũ ĩrĩkũ ĩrarekia, to nĩ kũrĩ cia mbũroira, nĩ kũrĩ cia kĩenyenji, ona ngũkũ ĩyo ĩ na cia kĩenyenji nĩkũ- maanisha ngũkũ ĩyo ĩrarekia itũmbĩ rĩũ ĩna njogoo kiugũ-inĩ kĩũ, na nĩkĩo itũmbĩ riũ rĩũmagĩra rĩ..., koguo nĩ tũrona matũmbĩ na matũmbĩ makoragwo me mega mũno to nĩmatũteĩthagĩria kũrĩa kĩroko breakfast, mangĩ ũkendia ũkona mbeca, koguo nĩ kaũndũ kega mũno andũ mekaga gateithagia mũno.

Ũyũ nĩ ũrĩmi wa ndimũ harĩa nĩtũrona ũyũ nĩ mũtĩ wa ndimũ, kũrĩa ndimũ ĩyo nĩ ĩkũraga na ĩkanenega no kamũtĩ kayo gatikũraga na gatĩkoragwo na mahonge manene, na ndimũ nĩ ĩrĩ mĩthece mũno nĩ ũthĩaga ũgakora mũtĩ ũcio wa ũhũtia nĩ ũrathecwo wĩna tũmĩthece kũu thĩinĩ kwoguo ndimũ nĩ kĩndũ kĩega mũno na ũndũ ũyũ wĩkagwo rũrĩrĩinĩ rwakwa harĩa ũthĩaga ũgako mũndũ nĩ a enja nĩ enja marima ũkona nĩ atigia kamũgũnda kanini akenja marĩma, akaharĩria wega agathiĩ akahanda mĩtĩ yake ta ĩkũmi haũ ya ndimũ ahanda mĩtĩ ĩyo nĩ arĩmĩroraga wega agaĩtagĩrĩria maĩ rĩrĩa kwĩna riũa kũoma mũno agaĩtagĩrĩria maĩ akaroraga mũtĩ ũcio wake nginya ũgakĩnya handũ mũtĩ ũcio nĩwarũta kĩro , warũta kĩro kĩro kĩu gĩkahũka rĩũ ũgakora nginya nĩya thondeka mtũnda marĩa nĩmo makoragwo me ndimũ ĩyo rĩũ ĩrĩagwo. Nĩ ũthiaga ũgakora mũndũ rũrĩrĩ inĩ rwakwa mũndũ ena mĩtĩ ta ikũmi kana yathiĩ mũno twendi no rĩũ he kũngĩ ũthiaga ũgakora ena migũnda ta ĩka ikũmĩ ya ndimũ.